Ngeng'alal akobo muswoknatet, en kasarwechubo inguni, komiten iman komiten en barakiat anan miten en chepchepindo noto nebo barak ago kikoityi keberberwek choton cheterterchin. Boisietab muswoknatet. Ago tuguchuton kora kotindoi kaimutik che chang kot mising ago kotinynge ak ngalekab biik choton che boisien muswoknatet komiten biik che miten en kwenet che choton kamuich kagibarasta kit kele amitwogik komara keropchin kokwet anan county ainon anan emet agetugul ago ne kagon sergali komiten biik choton che kikomuch kot koit ak koek che kere tuguk chemara katabitunen kororonindo en kokwet age kotinynge ak megeinatonoto ne imuch kotindo, komuch koborchige tuguchoto kityo kor igere ko kakomuch biichu koip tuguchuto sikonyorune keljin icheget en icheget matakobwat kole kayoche kotaret biik alak. Konoto ne kikoyach sigopit konyo terchinet. Kor igere kokakialda tuguk che komoyoche kialda choto chebo sergalit.

Emet nyon bo kenya ko tindoo tuguk choton cheimuch konyorunen kelchin ih kobun kebeberuek cheterterchin , tuguk chuton ih. komiten kou Masai Mara Olin bo lamu, ko masingaker ih meto kabisa. boundary nebo kokarikyi somalia olimbo Masai Mara, komiten agine kelchinoik. Masai Mara komiten cheimuche kobaite kiruptoinik chebo ematuneuk ak alak emotinuek alak ko ngobua kibrutainik chuton ingonyokoker tiang'ik chuton ih kouu en Masai Mara ih kouu en Masai Mara koboiboienchin kot missing. Ako ngochute masai mara komache chutet buch kotareti ko ngebaa Olin bo lamu ko lamu ko kararan itondab oliinitet nyone chito kobare konyone kor koitu Olin bo lamu konyokoregu shatit chito. Kobaiboenchin bukeyet nemi oliinitet.

Komostab Nyanza ko komosin miten, kinyoru kosobek ak limek. Ko en Nyanza inindet ko tindo araraita notok neo kot mising ne biik tugul ko ngap kobendi bokeseito en olindet anan bokoboe konyek biik. Koanonitok kotindo tuguk che chang. Tindo tuguk choton che imuch konyorunen kelchinoik biik cherubeke ak olindet ak biik ootkora chemuch koloen ago araraito bo Nyanza kwendi kora bokotuiya ak emetab Uganda kwo age bokotuya ak emetab Tanzania. Koararaito bo beek ko araraita neo kot mising. Nitok kikuren Victoria. Kiguren araraitab Victoria arararaitet, yaniainet neo kot mising ne namen komostage konyokotuya, inamen olekile Homabay, abokwa agoi olimbo Kisumu ak kotabokwa kapisa. Ndimi Kisumu kora kotakochute

Kanitishet ih , ingiarorchi lakok ih komuche kole waletab emeet Kone. Konoton en lagochu ih akiarorchi koyache konai kole elekiwolda emeet kewalda ano. En ng'alekab konetisiet. Ko elekinetito alan elekiarorchindo lakok ih koyache konai icheket kole ingosomaso kokaroon koegu taitab emeet. Koter agot komo koek taitab emeet ih , komuche koek tait noton nebo konyuanet nekisueitaen, ako inamwa komamuae atokchinike tait nekikeengsen, karage daen ale ibu labkeyet konyo konyuenet, atkokikisase konywan ih kelen seretos ih komuche kong'any koatet koek negitekisi, so koyache kotebta ngalechatet ak misto nemie, kougu tait agoib misto nemie.

Ngemiten keng'ololii ak konetindet anan noton neineti lakwet ngele lakwet nyun ih en sukul ko kit neoche kosip konai korong konetindoniton ih inwtwon lakwet ih kooche ateben ngo kikonai lakwetnyun kole anan kikonai lakwetnyun kole tos lakwani ko lakwet non kineti kechokyin kosib konome tuguk ih ngamun mii lakok chenomin tuguk sikomii lakok chebeng'e chetokemwochin ak itakemwochi takeketyi kemwoi sikobit konam koter non ih koyoche ateben koron konetindet olenji lakwetnyun ko tos tindoo misto nemie en sukul ih? Lakwani kokose kit nginete ndokinete kit kemwochin kit ak keteben kooche kor kowol kowolu kit nenoton ana wolu kit nekonosto. Kora koyoche oborchigee oker ole kolenji konetindet lakwaninyunet kooche aliponji rapisiek choton anan chepkondok choton chemuch kosomanen lakwaniton ak ateben kora olenji ngot komii kitabusiek cheoche oolji lakwani sikobit kotesak en somanet nyin ako

Mwalimu ak kipsomaniat anan kisomaninik koyoche kotindo agetugul koyomiset mising ko mwalimu koyomisi lakwaninitet anan kipsomaniandanito. Ko kipsomaniat agine koyoche kotindo koyomiset noto nebunu mwalimu nenyinet. Ko en mwalimuek alaktugul choton che ineti lagok anan che ineti kipsomamaninik koyoche konai kole lagochu komabendi buch kaa komakikochi kasinoton neyoche bokotar en olimbo kaa. Ago kora sikobaibait lakwet ago sikonyor chamet en kitagetugul newendi koyoe nekaikochi mwalimu nenywanet kokararan anan komie mising ingikochi lakwet ee tuguk choton chebokoyoe en kaa ak kemwochi kelei en tarigit kotep kole amoche kokoritar tuguchutet. Kokor kokakachi lakweni chamet koyai tuguchuton kot ko ogot ingoburi kongen kole tarigit anum koyoche kokaratar tuguchutet ngamun ngotkomatar kobaketuitosi ak mwalimu ago mabokonyoiwon kaat mwalimu. Ko oleyoche any

Kot konyo sugul sikindet abnyokoteb kakiletab ge nebo lakuet nyin, ko yache anai ko akanetindet ih oleang'allachindoi sigindet nito sikobit ih , kotakonyor kayanet sikindo niton ih en lakunyin anan sikonyor kayanet lakuet en sikindo niton. Ago oleyacheang'alalchindo sigindoniton koyache ang'alalchi koron inendet en taban korok kotomamutu lakuet siang'alchi tuan. Lakuetnyin kotos nyoru amituakik choton chenamegei ak borta anan chenamegei ak borta. Sikobit ngor kosomani lakuani kosomani komatindo kaimutiet aketugul. Tos tindoo lakuani kilamit ih , sikobit korkosirishe komaimege , tos tindoo kitabut ih kouchebo alak , kitabusiek chik kora kotos yamatin. Rabisiek kora cheuu chebkondok cheba sugul ko tos kigeluban tugul?

Garissa ko emet anan aenge en komosta nebo emetab Kenya nemiten en komosin koger, karubeke ak Wajir. Ne notok ko kotorchin ak emetab Somalia. Ago Garissa initok kora ko oleo en biik chemiten yotok chekibore Isilamiek chemi komosinitet. Komosindon kora komoche kinaat en ngakekab kou kemeut, moche koo kemeut yunitet ago Garissa kora, komatobeten tugun chechang che moche kotindo ngoiyondit kot mising. Miten biik che nootin ko kiguren choton rumik che choton keguren alsiaban, komiten komosinindet kora motobeten olinindet. So koolin indet komoche innei keribe en ribet noton nemi barakiat. Komi kora komosta ne naat en Garissa ko nekikuren Ndaadab. Ndaadab ini ko olekikiyumchi biik choton chebunu keberberwek cheterterchin chemuch ko kipit boriet en olinywanet kobet kobelen korik ak kebelen tugukywak. Kotam kuyumen oloton sibakeribe bichotet ak keipchin amitwogik, keipchin ungoroik keribe koyotok komoe konayat mising. Ndaadab konaat kot en Garissa.

Katuiyetab ke kotindo boisiet noton nekorom kot mising ago nekararan nebo iman. Ngituiyoke biik mising ko biik choton chetindoi kipagenge, chetindoi keret agenge, chetindoi panganutiet anan tetutiet agenge ago en biichotok tugul kotindo maget nekosenge kole takicham anan komondo kii kakipangan. Kakitet ii koboiboiyenyon kot mising. Eeh! Mising amuchi arorunen kou yon kipangani chaikab lakwetab sugul. Koyon kipangani chaikab lakwetab sugul anan chaik chemoche keechi lakwet noton nekasir komoche kwo sugul. Komakoi kopangan sigindet inegen kele kapangan ak kele atindoi chaikab lakwetab sugul tarigit ee anum neyoche sobwan otoreton oskotenuon lakwet, achicha. Olekipangando kepangani kokabwa biik choton chebo kokwet choton chebo kurupisiek che kiketet anan che kiketo en kokwet, sinyekepanganun. Ko ngepangan biik che chang kiito kosulda ngab tam kemwoe kele kimnatet naet. So ngobwa biichu kosul

Boisionik oleo anan boisionik alakko ngab kenyoru kinyorto kokwotinwek choton chemoche ko kagergeit anan kokwonotok komoche kenyortoi kila. Ago niton ko en boisionichuton kotienge kele kokwonito kou ne. Kokwanito ko biik chemi yuton ko biik chelionotin. Yoene bichuton. Asamwa kounon, komiten mianwogik che ngab komiten en kokwet agenge. Yetebore taiburi kelenin kagoit miondo en chito koteb kole en kokwoni. Kagopit miondo age neter en kokwani. Ko en chuton kekere korok kenai kele biichuton chemenye yu ii kotos kinyorchige kerichek choton mara kiteren miondo noton much kelen ngoi en sobetab chi. Biichuton, ko biichuton ko tepto ano, biichuton ko biik che bokitos. Kiibokitinik anan kimainik. Biichuton kokase tuguk che kakikochi anan che kakimuachi takitariek choton che kakiyokto koba kokwet, biichuton kotepto ano, amene biichuton.

Konorwetab konyoiset kochang tugun che yoche komiten che choton kotareti kipkosobe age tugul. Sokongamun kotoreti kipkosobe ko yoche keger tuguchutet ak kenai kele yoche komi tuguchu eng kochang. Eeh! Miten ku kerichekab kwanindo kochoton koyoche komiten en konorwet noton nebo sipitalisiek. Yoche kora komiten tuguk chotet chekeboisien en eeh konoruet noto nebo konyoiset kora, chechoton ko tuguk mara chekiloche yomoche kurut ne miani anan chi ne miani agetugul. Nyolu kora komiten tuguk chekeboisien kou katok chiton chekiruten chito. Kerichek che kinyaisen koyoche kora komiten yuton. Magiutien kora ee sitimet. Yoche komiten sitimet si ndabwane biik anan ndanyone chito ko kamian kemo kemuche kesoitaen tait noton ne boisien sitiman nikandon ak tuguk tugul koyoche komi komie. Yoche kotom kosir betut ne kilenen kigoit komoboisie kerichek.

Kasarta noton nebo muswongnotet en inguni ananeng kasari kimiten eng nguni komiten eng chepchepindo noton nebo barak kot mising ngamun imuche akot inyoru lakwet nekiten nebo kenyishek chetom koam ke kele kakonai koboishe muswongnotet noton nemi nguni ko kikonai tukuk tugul kosir chito neo koniro eng kosorwek choton chekibo keny koma kokerkei kimakoi konai chito kit netesetai eng muswongnotet keboishen tukun cheu simoshek chekikoit ak laptopishek chekikoit ko nguni ngalek ap muswongnotet ine ko mii barak mi chepchepindo ap barak kabisa ne kiy agetugul nekatet serikalit kotomo akot kenam kemwa ketar kemwoe kokakosip ketal koyoton akele kakemwa kole kamwa kole kale kongiro eng ine muswongnotet eng kasarta nekimiten nguni komiten barak ako karan kora toreti biik yon imoche inyoru chito nemii ole loo ng'ele imiten olelekit komi ine olin loo mara Olin kaker Nairobi iboishe muswongnotet sikobit inyoru chichindo kongiger kora kokikopos saishek makepunotei kele kecheny chito kemwoi ngolio

Ee! Ainosiek ko chang kot mising en Kenya. Ago miten biikainaaina che kikonyorune keljin en biik che menye ainosie chotet. Kou ainet notok nebo Kisumu nekikuren Victoria kokikotaret biikab yoton. Imuche biik konam injirenik ak inyokwalda ko ingonam bichu injirenik sikoi kwalda inirenichuto konyorune biichu rapisiek kot mising kokor komaseretos biichuto amun yon kamatokoyai kasit notet ne kayoche keyai. Ko ndiger kasit nito ko karara. Mi ainet kora kou nimbo, kibore Lamu ne noto ko ainet nimbo Mombasa nekikuren Indian Ocean, konyorunen kora kelkjin biikchebo olotet. Imuche kochop chito ee jasit ne imuten biik. Mara ingobwa ngunon biik che nyokosoitate koboe konyek, kelenjinin marasiling bogol ketembean en oinet ee nusu sait. Alak ko mara komiten chekebune kechesonen en oinet kerwaate kelubani. Konyorunen kelkin biik che chang kot mising ainosiechuton ngamun toret